Koroi kekuren cheboroit bo komonut koroi en biikab kokwengunyun ii amun toretin kewalen bandek koik bushek anan ii kewalen beek koraa koik bushek. Bo komonut koroi amun yee kakogaa biik bandek koik bushek konyoru omitwikikywak chebo kila betut, kit age koraa nekararn koraa en chebore nii ko igichin kazit chito nebo kobo cheboroit

Kit ne obwote inoker boishoni kobwotwon kasarta ne tesentai abisaekab konyoiset chebo tuga kogoito kerichek koityi kiagik chebo minwokik che terter cheu miondo nebo maigutik yon komong ii ko goito abisaekab konyoiset kerichek koityi kiagik en emet. Kit agee koraa nebwotwon boishoni ko kasarta ne kigochin tuga kerichek chebo kogoret asikopit kotoret kobos makarkarek en tuga anan koimuch koraa ko konyoru konyoiset tenyi en miondo ne kotindoi

Indoger boisioni kobwotwon komuritet ne imurute biik oinoshek anan tumtaet nekitumdo takatakek ketumchin oinoshek ne noton ko makararan yaa boisioni ketumdo siratik ketumchin oinoshek amun Chang biik che boishen beek chebo oinet neuni ago ngimurit beek kouni kochang mionwokik che imuch koree beek chemuren anan beek che kokitumji takatakek ngunon boisioni ko makat en serkali koger kole kochob ole kiloktechin siratik asikopit kotoret Kobos murindo nebo oinoshek ak koyay kotililit korotinwek en missing en tounishek Cheechen

Amune neyoe karishek kobaa chechang yobendi arusi ko asikopit kogochi ko soiseretet nemie familia chebo icheget chebendi komengishe, bendii karishek en chongindo koraa amun miten toek chechang che igochin anan ko soiseretee kotap arusi che choton ii ko sandet ak mureret, ko noton koraa koboru tekisto ne kokigochi biik kap arusi ne iboru koraa kibangenge nebo biik en kokwet ne noton anyun ne iboru kelee makat en biik yon kiyoe arusi kogochi tekisto biik che yoe kotunishet ko anyun ko makat ko gochi kosoiseretet icheget asikopit koyay arusit kosulda ak komieit

Kot komiten garishek ii che isupii gee ko imuch ii kobendii igorwek che terter, igorta netaa neimuch kobendii igorta nebo orusi ana nebo kotunisiet ak igorta age neimuch kobendii garishek che isupii gee ko igorta nebo kosoiseretet ab chi yon kosirto anan ii yon kisore bortab chito neko sirto komosto nekigonoren muswek ana yon kimutu konyo gaa. Kit agee koraa anan igorta neyoe kosupgee garishek ii ko yon komiten igorta nebo keboiboenyin igorwek che terter en emet be uu nebo Kenya yon isupii gee garishek chebo kondoik che uu kondoindet anan laitoriat nebo emet anan ii garishek ii che igochin ii kosoiseretet inendet kondoindet nebo emet garishek che uu choton ko uu chebo kocherik chebo emet anan cheribe kalyet

Chikeet ko komosta nebo komanut en kapchi age tugul, akobo komanut kot mising chikeet amun kiyoen boisionik cheterter chebo komanut kot mising, boisiet netai nekiyoe en chikeet, kechoben ii amitwokik cheterter, imuch cheboben amitwokik chebo subui ak yeit kora kechob amitwokik chebo sait angwan olon kaba piik boisiet kechoben kora chikeet ,ak yeit kora sait nebo kechob amitwokik chebo bet anan che lunch kechoben chikeet ,ak kora kichoben amitwokik chebo langat chikeet. Chang boisionik chemuch keyaen kora chikeet, chikeet kora komuch ii kora koik komosta nikikonoren kwenik komosta nekikuren tabut, chikeet kora en korik alak keboisien kerue olon moyomotin korik, kararan chikeet ii amum wo maat ak makerge ak korik che makilale.

Boishet ne tesetai en ireyu ko imuch ko boishet nebo kogoitoet nebo kerichek en kiboitinik anan apisaek chebo konyoset che igochin biik che kokwotinwek anan apisaek chebo konyoiset che kikisir asikopit kogoi konyoiset biik chebo kokwotinwek en kokwetinwek chebo gaa, boishet neimuch koraa koyoe bichu ko boishet nebo kanetetab biik ele kiboishoitoen tuguk che terter anan ole yoito boisionik serkalit nebo emet ak tuguk che mogotin koyay mengiik chebo emet, kiit age neimuch koyoe bichu anan boishet ne tesentai ko nebo konet biik ole kiboishen muswognotet nebo kasari amun tindo icheget simoishek en eunekwak .

Boisioni kitesentai en ireyu, keyochin lagok che tipiik, che kikoit kenyisiek chebo kongeten taman ak angwan che kikochin tukuchuton, bo kamanut tukuchu en lakwa ne chepto sikotoret en simwekwak ii chebo arawet, ak makat en serikali koker kole, katoret lakwet ne chepto en kokoitoet nebo tukuchu amun miten lagok ii che maityin alyet nebo tukuchu amun miten barak beinywan, ko kararan ngokochi anyun serikalit lagok che tipiik asikobit kotesentai icheket somanenywan ii komakaiweisiet ake tugul, bo kamanut tuguchu asikobit koripchi lakwet ne chepto atebenywan ii anan tekisto nebo bortanywan.

Chang tukuk chemokotin koyai sikik ii en kokwet, sikoker kole katebi komie lagok komanam korotwek, korotwek cheimuch konam lagok mising ko lagok che mengech che chererok ii, ko mionwek ii cheu chebo lemonia, mokotin en sikik ii, koker kole karip lagok en mionwek cheu chu, en boisionik cheu kolokyi icheket ngoroik chebo burkeiyet asikobit komachut koristo lagochu olon ii takomengech, kiit ake ne mokotin en sikik ii, koyachi lagok simanam korotwek ii, ko komut icheket ii ketesiosiek chebo kanyoisiet anan sipitalisiek asikobit keker kele tindoi anan une tesetabtai nebo lagochu en borwekchwak, kiit ake ne mokotin koyai sikik sikorip lagokchwak komanam korotwek ii ko koker kole kabaen icheket ii amitwogik che ikochin kimnotet lagokwak asikobit kotoret koter kareitaetab mionwogik che terter che ibu amitwogik ii che mayomotin anan amitwogik che manyalunotin en borta nebo.

En ngalek chebo somanet ak soet en emet kebendi ak kiit neu emet kou en inguni en emet nebo Kenya kokikowalak somanet ii konget kasarta anan kenyishek chekikosirto ak en inguni ,en inguni somanet netesetai lagok ko somanet ne ichenget che yae boishiet neo koyae boishiet nemingin mwalimu angeger chin ii ak kenyishek chekikosirto ole kiiyae boishiet neo kanetik kosir lagok konoton amunee keger kele Wendi akowoloskei somanet kosubkei ak oleu emet en inguni en ole boishendoo soet ii ko isubigee ak wolutik che miten en emet ak en sirikalishek chebwone en Kila ak Kila.

Koroi keboishen en chobet nebo omitwokik, teroni komiten gasit orit ne keboishen en chobet nebo omitwokik ako terter ele keboishoitoen koroi en komoswek che terter, kiboishen koroi kot missing en komoswek chebo tounishek ole momiten kwenik ak komoswek chebo sukulishek ole miten kipsomaninik koboishen koroi en chobet nebo omitwokik chebo Kila betut en ole miten. Kokwo Barak missing olyet nebo gasit nebo omitwokik kosupgee ak kasarta amun Chang biik che mokyingee teroni niton ii ak gasit nebo kechoben omitwokik en nguni ko miten Barak kot missing olyet nebo gasit niton nekichoben omitwokik ako Chang biik che mokyingee teroni niton bo gasit nekichoben omitwokik

En eriyu ko ketesiet nebo konyoiset ne nyorunen biik konyoiset en kasarta ne tindo mianwogik. Bo kamanut ketesioni bo konyoiset amun yuton elegimuni chi olan kagase koma kararan borto. En ireyu komiten apisaek chebo konyoiset anan takitariek che icheget che nyoise ago toreti biik konai kole miondo ainon netindo en borwekywak. En ireyu ko ketesiet nebo kanyaiset ole kinyoen biik che tindo kaimutik chebo borwek anan ko kaimutik chebo kabwatutik ak kit age netesentai ketesioni bo konyoiset kimutu biik en sipitalisiek che katemenen alak kobwa yutok.

En ireyu ogere kondoik chebo komoswek che kingoten ngotutik chebo korotinwek che terter kandoichu bo komoswek che kingoten ngotutik ko toreti mengik chebo komoswek che yobuu icheget kogas ako yochi icheget ii boisionik che nyoluu ago teteonyin icheget olon mii koimutik ii anan boisionik chebo komonut ii che nyoluu keyochi icheget angenge en boisionik choton che ngololsechin bichu ko boisionik che uu chebo konyoiset ii. Kareitait nebo sitimet anan kimnotet nebo sitimet, chobet nebo ortinwek ak ngalek chebo konyoiset koityi biik che miten kweny sobet en resop che yobuu bichu en kokwotinwek kwak.

Kit nenyone metinyun inoker inoni ko ibwotwon akobo temishet nebo chaik asikopit Kialda. En ireyuu komiten kompunit tii ne olchin temik chebo chaik chaik asikopit koib koba keteshoshek chekingoen chaik ana factorishek che kingoen chaik. Kipangenge nii ole chaik ak kwoldo kekuren KTDA ak koyoe boishonik cheu chebo kongololsechi mekik ana temik en tukuk cheu lipanet nebo musharaishek chebo chaik anan chekikuren bonus KTDA Koraa koyoe koker kole kokioljinen temik beit chaik beit nekararan ako koker kole makinyanyasan temik chebo chaik.

Kit nenyone metinyun inoger inoni ko ibwotwon kasarta ne kito komiten kiplelachek kondojin biik che tuen en emet nebo Keny. En kasaton ii ko kibwaa chumbek en kenyitab elipushek taman ak sogol ak tibtem kewek batai ko kiidochin chumbek emoni bo Kenya ole kikanyo koib biik koiben biik mbarenik che kitoldol ii ak kocher icheget koyay temisiet nebo minutik che uu nganuk che kiyoen bushek ak minutik alak koraa che uu chaik en kosorwek choton ak en kasaraton anyun ii ko kikireben ii imbarenik biik che tuen asikopit kigochi kiplelachek kotesen tai temisiet nebo minutikwak cheibe kobaa emotinwekwak. En kasaraton koraa kokibwa biik che yobuu emet nebo moindik asikopit konyo kotej oret nebo garitab maat nekimondoen minutikwak kobaa emotinwek che mogotin ana kobaa ole kichoben tuguk choton bo mbarenik ana rurutik chebo mbarenik .

Kit nenyone metinyun inoger inoni ko ibwotwon ketesiet angenge ne ibortoi ak komwoitoi logoywek chebo emet koityi mengik olan kayak. tuguk che mokotin ko ibortoi ketesioni ko tuguk che uu bandap tai nebo emet ole testotoi tai polotet ii en emet ak boisionik alak che tesetai en emet olon kayaak, che choton ko kouu boisionik chebo somanet, boisionik chebo bandap tai ako toche koraa kondoik ketesioni asikopit kongalal ak mengiik che kileweni icheget ii asikopit ii koyochi boishet. Ketesioni koyoe boiset nemie amun inete biik koraa kosupgee ak tuguk che terter che uu tuguk che tesetai anan boisionik che tesentai serkali. Yoe boishet nemie ketesioni nebo telebishon me keguren citizen.

Miten ngomnatet ak karik che kimokyinge yon kiyoe boisioni. Boisioni ko korom kot mising ak komo che keyai chito neo ak netindoi ngomnatet ak komachoto nekotakoyae boisiet amun kewel kot mising. Bousioni kenyochin kamatik che tindoi anan igeni kosich lagok. Miten tuguk che kemokyinge che kepimonen kele une ak tepto ano lakwet olamiten moetab kamenyin ak kigochi anyun anan kinet kamet nebo lakwet ole yoche koripto lakwet nemiten en moet asigopit komokarun konyor kaimutik en kasarta ne kakesich.

En ireyu komiten bik Che konyor nyosutietab oret anan ko nyosutietab maat ko olon kabit nyosutiet neuni komi kasubutik chekisubi asikobit ketoret bik Che konyor ajali anan chekoumioso komatestai kogas ngwanindo ak komii kerichek Che nyolu kigochi ichek olon kigonye koit karit neigochin toretet bichu asikobit komut koba sipitalisiek konyor kanyaiset miten karit nekimuten bik Che konyor ajali anan koumianso karit noto kekuren ambulance Ak karini kotoreti asikobit koit ketosiosyek chebo konyoiset anan sipitalisiek asikobit konyor kanyaiset icheget chekonyor ajali Anan chekoumioso en nyosutiet nebo oret anan nebo maat

Kwagas en ketesiet chebo biik che miten en sirkalit che ngelelik en logoywek chebo sait angenge mwaat kelee bichuton che ngelelik chemiten en serkalit ko chemo boiboenjin boisionik che tesentai kondoindet nebo emet ak noton anyun ii ko koyay icheget kegee kelee tot kimanda icheget en serkalit amun moyoe kouu elemoche serkalit, bichuton ngelelik ko tingen ngal kondoindet nebo emet ak mo kararan niton en bandap tai nebo emet amun yoe kopit suryet en kwenut nebo biik chebo emet ak kandoik

Kit ne kamwa logoiwek agobo sobet raini ko kamwa kole kewel kot mising sobet en choto nemiten ngweny anan chito ne miten, ne manyoru msiara en kila arawet amun kokwo barak beitab tuguk en emet komagat anyun en sirgalit koker kole karegunen alyetab tuguk chebo kamanut chemokyinge biik oleo sigopit kwal en beit ne nyorunen icheget anan beit neimuchi. Ko en biik che miten sabenywan komie anan biik chetoche msiara, komiten komie sabosiekwak agomwa kole kitilen icheget aisirut nemiten barak asigopit koyaen sirgali boisionik chemagere icheget konyorunen keljin.

Kit neyoe siketab lagok kwo barak en emet ko mo koibe boroindo sigik kongolochi lagogwak akobo kit neigu olon kagosich lagok kit age age nekoyai kwo barak sigetab lagok ii ko kigechomji lagok kotuyoge ak murenik en kenyisiek cheto komiten ngwony kit age neyoe sigetab Lagok ko ki kechomji sigik che kamatik tuguk Che toreti ichek is en kasarta nesiche lagok noton anyuun komokogere ko kewel sigetab lagok.

Silingit nebo Kenya ko Silingit nebo komonut kot mising ak komiten barak alyenyi ange kerchin ak silingisiek chebo emotinwek chebo kokwet chebo kenya Che emotinwenchoto kou Tanzania ak Uganda silingit nebo Kenya komiten barak mising ak komiten barak alyenyi angekerchin ak chebo emotinwek alak silingit nebo Kenya en arawek oeng Che kokosirto kokowak alyenyi ak kolany angekerchin ak arawek alak Che kikosirto miten barak inguni silingit nebo Kenya angeker6ak emotinwek alak

Ngakek chebo soet en sukulisiek en komosta neamiten kotomo koit ak kotesentai lagok kosomonen kitabusiek chekitam kosomonen en tai amun tomo koityi ngaleek chebo moswoknatetab kasari anan boisiet nebo soet en yuto agere ale tomo kotoret lagok amun tagoboisien tuguk chekibo keny ak makononomeke ak kasarta ak olewenditoi emet en nguni Makat en sirkali koker kole kogochi sukulisiek tuguk chebo moswoknatet nebo kasari asikobit kotoret konetik en konetisienywa asikokuyo lagok en chokyinet tuguk chekinete icheget.

Kit nenyone metinyun inoker inoni ko boishoni keyoe asikopit keteren boishonik chebo chelesosnotet anan boishonik chebo chorset en ireyu komiten kit nekekeren kit netesetai nekiguren CCTV, kii keboishen kokweny boishonik tugul che tesetai asikopit ntoki chorse kisuben kiiton boishonik tugul che kotestai. Kit agee nemiten ireyu ko wainik anan ko ngotwet nebo kimnotet neboishen kimnotet nebo stimet, ngotwani kotoreti koraa asikopit koter ngalek chebo chorset amun moimuche chorik kochut ngotwa niton ni boishen kimnotet nebo stimet

Ki kobitunat mising en komoswek chebo kimnatet nebo sitimet kiboisien kebimonen kimnatet nebo sitimet kele tian en abagoraa kenyoru koboisien bik chechobe simoisiek Anan Che yoe radioisiek kole unee.

Olon koyoe kotuyetap kapchi nebo kipkaa komiten kolokutik che mokotin kolach biik che kituitos, kolokutik choton ko kolokutik che uu muito ak kolokutik alak che uu chepkulet che kilokyin metit. Angenge koraa en kolokutik che nyoluu kotindo biik che kituitos ko kit nekiguren anan kolokutien ne kiguren nariet.

Kit ne nyone metinyu inoger kii ko kadit nekiboisien ne kiboisien kebirtoen simoit nebo kampunit agenge ne naat kot mising en emet ak koboisien biik che chang. Kampuni keguren Safaricom ak kotindoi biik kadit nito. Agenge eng kadiniton keepche koyob somoku amun miten simoisiek che mokyinge kityok kinde kadit ne mingin. Ko en simoisiek che kibo tai komakyinge kadit neo kilakyin anyun kadit ne mingin ak nemoe kokaikai asigopit kiyomo ak kinde simoisiek che kibo ta.

Tuguk chemile biik chemiten ireyu ko miten ndegeit ne nyokoibe beek asikobit koyaen kobisisiet en komosta ne okere ole woo kemeut missing anan komosta ne yamat. Kit age nemile biik en ireyu ko miten ketik ih chenyolilen en komosta neyamat